Ka wanono kanyo maber, waneno ka miyo man kanyo kata jogo mamiyo man kanyo gitimo pur, kendo pur matimore kanyo en pur mar alot. En pur ma pur ma itimo gi lony manyasani nikech kata ka warango en pur ma itimo gi gigo gidho ngere waluongo ni green house kata ute moger gi juala. To pur matimore e gigo mawaluongo ni green house gi dho ngere en pur mar lony manyasani kendo en pur ma orit maber gigo kaka kute ok yot mar mondo mi odonj kanyo en pur ma itimo eyo molony. Iyudo ka gigo kata kute madonjo e alot ma opidh oko, iyudo ka alot mopidh eiye kanyo ok yudi kendo gino matimore kanyo, wanyalo yudo waneno paibe mokalo pi kendo wanyalo wachoni alot man kanyo dhi losore maber to jopur matimoga pur ma itimo e gino ma waluongo ni greenhouse giyudo duoko mang'eny ahinya.

Kawarango kanyo waneno ka mano en pur mar bando. Kendo miyo man kanyo waneno ka ne osepuro bando kendo ne osebeto osakwe ma pap odong' maler ahinya. To gino maluwe bang' ka pur osetimore boserith ba osebet osakwe, wang'eyo maber ni puro ema koro orite. To waneno ka pap ler ahinya chalni osebet ma to pabno duong' ma ber ka ipure gi gi tinga kata gidhano mang'eny lakini ber ka ipure gi tinga. To e aluorana iyudo ka i ka mosepur ma osebet osakwe kamano to iyudo ka ichoko osakwe e gigo machalo matuta kata e lain mabor ahinya to ka osechok gi kamano to ndalo ma igo otunge cha ndalo ma dhano puro to iloko osakweno to iumo gi lowo. Kendo ka oseum gi gi lowo kamano to dhano mang'eny ong'eyo ni mano biro bedo manyiwa kendo iyudo ka puodho kelo duoko mang'eny kata bando mawuok e puodho dongo kendo nyak maber nikech osakwe cha ne oyik ndalo mane ipuro to otow maber mobedo manyiwa kendo bedo kaka manyip dala.